E pichani, wan gi nyanya, rabolo, machungwa, pilipili, dhania, waru to magi gin gikma iuso to ng'amausogi en mama ma orwako lau to dichu man buteno en ng'ama tiyogi company ma opogore opogore e kenya kae, nikech nitie lau ma mamani orwako to ma dichuoni be orwako machalre, koro nyalobedo ni dichuoni obiro ne jokumotiye kata gi gikmotiyogodo no tang'o ne mamani to ka aneno onyalobedo ni en simu, otiyo gi josimu koro oomo ne mamani simu mondo onee to ka onyalohero simuni okawe to bende onyalochule nikech nyanya ma waneno e pichani gi rabolo gi kitungu gi nyanya gi waru gi pilip gi apilo magi en gikma mamani uso to koro onyaloyudo pesa ma ochulone godo gigi.

Ma iluongo ni ecitizen, ecitizen en platform mar sirkal to platform ni sirkal ne olose e ndalo mokalo cha to ma en platform ma offer gi ma iluongo ni services ma opogore opgore mi nyalo dwaro e kuom platform ni. Koro e citizen ni en oyudore e simo kata ki idwa manye kata nikech nitie gi moro ma idwaro e ecitizen ni mi inya timo kendi to ok idwa dhi e cyber mondo otim ni kata ok idwa manyo ng'ato mondo otim, inya time ka in kendi to bende ka in e ot ibet. Koro e ecitizen ni wan gi services ma opogore opogore kaka ne wacho ni ecitizen ni ni gi services ma opogore opgore. Koro mokuongo wan gi services mar ntsa, ntsa en service mar ndara ,to e service mar ndara ni inyalo yudo ni ng'ato odhiye e driving skul to oyudo kata dwa yudo drivng license ne koro odhi e ecitizen mondo omany kaka jogo nya konye e service no, mano mokuongo.

Picha ochung ne safari mar hot air ballon ma en gi mor ainya kendo ok ni gi, gi ma omiyo omora ainya en ni inyalo neno le mag bungu ,gi le mag Serengeti gn Maasai Mara kuom yo morom ainya kendo mano miyo inyalo neno gik mangeny e yo ma yot kendo e yo ma ber ka in gi malo kuno. Inyalo le mo mag bungu kaka twiga, dhoho ,nyati nyamera kod lee ma moko ma ngeny. Mano miyo inyalo neno kaka lee ma odak e bungu, ma odak e yo ma ok ni gi kamano. Safari mar hot air ballon mar Serengeti kata Maasai Mara en gi ma mora ainya kendo ok ni gi kamano. Inya neno kaka lee mag bungu ma odak e bungu, ma odak e yo ma ok ni gi kamano be nitie. pause To gini ji mangeny kabisa ohero to beche be ni malo ok en gi moro ma inyalo dhi gi piero ariyo piero adek. To beche ni gi malo to en gi ma ber ainya.

Ma en osiptal to osiptal ni wan gi kitanda, kitanda ni wan gi jatuo to jatuo no chal ni oya e yang'. To yang' ni ne otim mondo mi oyud thieth e yo ma long'o. To bute kanyo wan gi lakteche to lakteche gi chal ni ma osebedo be ka konye kata e yang' ni inya yudo magi e lakteche ma konye gi thieth, to thieth ni itime e osiptal . Osiptal en kuma ithiedhe ji to jo ma uyudore e osiptal gin jotuo gi lakteche nikech ki ituo ti idhi osiptal mondo othiedhi to ng'ama dhi thiedhi e ospiptal no en laktar. Osiptal ok en ku ma ikane pesa , ok en kuma itede e chiemo, chiemo mi itede e ospital no en chiemo mar jotuo. Ok en ku ma itime ohala, ma en kuma ithiedhe ji to mano e gi ma omiyo e osiptal mangeny wan gi laktar gi jo ma tuo ma odhi.

E picha ni aneno kuma ondik ni nature walk to mano bute kanyo aneno ka ochor ng'ato to oting'o gi moro e toke to mako kedi to owuotho godo. Gi ma biro e pacha ka aneno gi ni en ni ma en kuma ji wuothe mondo mi ilos dendi kata inyos dendi ma tin, to kae kuonde gi yudore e kuonde kuonde gi yudore kisumu ka e,Nairiobi. Nairobi kucho wan gi karura forest ma ji dhi ga mondo gi wuothi iwuotho mana mos mi ichop kuma onego bed ni ichope, e seche no itingo nyaka pi ,to kedi be itingo. Ma en ga gi ma ber e dendi nikech saa moro be deni dwaro ni iwuothe kata ma tin, itime gi ma iluongoi ni exercise ma tin to mae en gi moro ma ber ainya to ji mangeny onego owuothi ochop kama chalo ka mae mondo gi wuothi to gi tim exercise bende.

Ma en osiptal to osiptal kae wan gi laktar gi jo tuo. Osiptal en ku ma ng'ato dhiye mondo mi oyud thieth sa ma ok owinj ma ber kata sa ma iwinjo ki ituo, nikech ki ituo ok inyal timo gik ma opogore opogore kaka ok inyal dhi tich, ok inyal dhi skul ,ok inyal luoko lepi ok inyal yaani ok inyal timo gi moro mora. To tuo ok en gi ma ng'ato bet ga ka rito tuo en gi ma poyi ga poya to ber ka idhi osiptal. Koro osiptal ni kisedhi ki iwinjo matuo kata saa ma tuo ogoyi ibo yudo ng'ama nya konyi. Ng'ama nya konyi ni en iluonge ni laktar laktar ema en ng'ama pimi nikech ma gi ma osomo ma ngima odhi skul ma osomo ma ong'eyo ni ka wiyi bari to ma en tuo ma chandi ,ka ma bari ma e tuo ma chandi koro onego omiyi yedhe ma opogore opogore mondo omi othiedhi. Koro laktar ni ka osethiedhi ibiro miye pesa ,pesa mi imiye ni ema koro obo tiyo godo ka otimo godo gike ma opogore opogore ma en godo.

Mokuong en ni jokanyanam mang'eny neno jok nyanam mang'eny gi aluora ma ber ainya e nam marwa ma e kenya kae mi liluongio ni Nakuru, kelo mor gi yom e chuny mar ng'ato ka ng'ato nyalo bedo ni neno gi e seche gi. Mar ariyo mae gi aluora ma ber. Nam wa ni mar Nakuru gi en kuma ji mang'eny biro ga to gi biro ga nikech gi dwa ni gi ne jokanyanam ni to mano miyo jo mo opogre opogre ya kuonde ma opogore opogore to gi romo ka gi neno jokanam to gi ngere to ngere kamano inyalo konyo wadu to wadu be nyalo konyi ka usengere kanyo. Mar adek, thuolo mar yueoyo picha ni ng'iso kama ng'ato nyalo dhi yueyo ka en ka ma thuolo kendo ka ma ji pong ga kata jo ma nyien nyalo biro kae inyalo dhi yueyo sa moro amora ma.

Ma gi joma somo to kinde gi wantiere gi mine joma mine gi jo ma dichuo. Ma nyalo bedo ni en skul to ok en skul mar nyithindo ma en skul mar jo ma dongo. To magi nyalo bedo ni en skul mar lakteche nikech ma waneno ka ni mang'eny orwako lewni ji mang'eny go gin jo ma somo jo ma obiro somo weri gi japuonj. Orwako lewni ma rachar. Japuonj gi jo ma somo orwako gi ma iluongo ni mask, mask ni en gi ma ok wa ti kode saidi tinde, ndalo mane okalo ne watiyo kode saidi nikech mano ndalo mane tuo mi iluongo ni korona ne owuoke to koro ma e chalo ni jogi ne nitie e skul ndalo mane ji ne tiyo gi mask ni saa ka saa koro mano e gi ma omiyo to ndalo gi nie n ndalo mane tuo no nitie koro mano e gi ma omiyo nyalo bedo ni gi rwako mask to gi somo e skul.

Chiemoni en chiemo mar oganda, to bende loso chiemoni oken tich matek nikech en gima kilose to oneging'e kakilose. Koro gimokwongo, ogandani nyaka waluoke mondi kawasuoloke maber to wakete e sufuria to kata kamano kapok wakete e sufuria kiseluoke kata kapok iluoke gimokwongo mokwongo monegitim en ni imuro kata wawachni oknimure mos, gimokwongo monegitim en ni idare, kisedaro ogandani gimarariyo monegitim ibide e pi, kisebide e pi kasto inyalo tede koro kitede to imure o sufuria kisemure tichiele gi nyanya gi kitungu gi salad. Koro iolo mo e sufuria kastiketo kitungu tiketo salad kastiketo tirudo tirudo tirudo tiwe to ochiek mos mos, inyachame gi mchele.

E picha ni wan gi bege to bende kata ki iwacho kamano nitie ng'ama loso bege gi to magi gin bege ma jo ma mine nikech mine ema ohero ting'o gi ki iwacho adier. Jo ma chuo ok yot mondo iyud ng'ama chuo ka oting'o bege gi. Koro bege gi gi nyalo kelo mor e kind jo ma mine nikech gin bege ma becho to bende kata ki iwacho kamano magi bege ma ng'ato nya ting'o e gik moko mang'eny kata gike ma onyalo dwaro tiyo godo.

Magi joma nitiere e skul, to chal ni gisomo computer, mar teknolojia. To e skulni wan gi japuonj, ma bende konyogi gi puonjogi. Nyithi skul gi orwako mask e umgi, nikech chalni nitie two ma gitemo geng'o, koro tijni ber nikech mokwongo en tich ma chudo ne ni maber, to bende ji mang'eny sani puonjore somo computer, koro en tich maber nikech ochudo maber mokwongo. Mar ariyo, bedo japuonj, mapuonjo ji tiyo gi computer konyo e yore mang'eny. Nikech ka ipuonjo ng'ato tiyo gi computer, obiro ng'eyo kaka onego bed ni otiyo gi computer e pinywa masani ma technology e gimoro amora. Kata mbele kanyo bende technology biro bedo gimoro amora. To koro ber ka japuonj ni puonjo ng'ato mondo ong'e kaka onego bed ni otiyo gi computer ni.

Mae en chiro to echironi iuso gik mopogore opogore. Wan gi lewni, nitiere law miyo ma ochunge e dhoot mar duka miuse e lawno to kata kanyo kata kamano wan gi stadi ma nyiri kata miyo ohero ruako eitgi. Wan gi bege mabende nyiri nyalo ting'o, wan kendo gi gima irwako ewich mek dichuo to bende miyo bende apani ginyalo tiyo godo. To kata kamano wan gi gik mochor mawanyalo keto eutewa. Nitiere nyaka gik nyithindo mek tugo bende nikanyo. Ka aneno ka nitiere gik mang'eny kendo kabisa to gigi te mawacho nigi nengo ber bende ka ng'ato nigodo nikech gin gik maber to bende chal ni gin gik maok kethre mayot kata ok gikethre esaa mayot bende.

Mae en museum mayudore Nairobi e piny mar Kenya kae. To okoyudore mana Nairobi kende. Oyudore kata Kisumu, kakamega gi kuonde moko ma opogore opogore. Koro e iye kae, ikanoga gik ma wanyalo wacho ni gin gik ma, mitiyo godo, ok gite, to moko ma itiyo godo e ndalo ma, mokalo. Ndalo gi nyalo bedo kata gi ndalo mane pokno nyuolwa. To bende nitie gima moko ma okan e iye kae, ma dhano dhi ga neno. To kata kamano e museums gi nitie pesa ma ng'ato onego bed ni golo eka donji. To pesa go be ok gin kata anyalo wacho ni ok en e nengo ma mamalo. Koro ber ka wadhi e museum mondo omi wane gik mane nitie ka wan pok nonyuolwa, kata gik ma wanyalo dwaro neno, mondo wang'e ni kara chon jogi netimo nade, to be ne nitie

Ma gi gin jo kcb, jo kcb gin jo bank ma konyo e kano pesa. Kano pesa ni kata saa moro be ok en mana kano pesa kende, nitie be yo moro ma jo gio konyo godo ji. Koro ki ikano pesa gi jo gi e ndalo mang'eny nitie loan ma gi miyo ga ji to pesa ni ka gisemiyi gi dwaro ni ichule e yo machal ka mae ma gin gi ng'eyo to yore gi gi ng'iso ga ng'ato sama ngato dhi kao pesa ma wawacho ni iluonge ni loan .Koro ka gi temo miyo ji public notice, to e notice ma gi temo miyo wa ni en ni gi wacho ni nitiere gik ma olokre to ma en en ndalo ma ne okalo ok ma sani nikech mae en notice ma ne okalo to message ni onego bed ni chope ne oganda te ma tiyo kod gi to bende gi we nyaka namba gi ni kanyo ma ng'ato nyalo gocho ne gi.

Mae en huduma center to huduma center ni en kuma gikma opogre opogre timore. Kae en kuma inyalo dhi ng'iyo id ni kolal mondo omi gikonyi. Gikonyo bende e services mopogre opogre nitie jomakonyo e loso gima waluongo ni sha, sha en gima watiyogodo ka wadhi e osuptal to gini en gir sirikal ma ilose huduma center ka. Kata mopogore gio kanyo, birth certificate bende iloso kae koro nitie tich mopogre opogre matimre e huduma center ka to oken ng'at achiel matiyo tijni nitie ji mang'eny matiyo tijni to kiwacho adier gimoro amora nitie e huduma center ka nikech kata nyithi skul madwa dhi skul kata wawach ni mosechako somo dwaro kawo helb, gibiro kae to jogi konyogi to gimaber gi hudumani en gima okanyawacho ni nengone ni piny, anyawacho ni en gimatiyo manono, ng'ato konyi to bende oleroni kaka gimoro onegobed ni itimo to mano en gimaber.

Mae en bank mar KCB. KBC en kuma ji mang'eny ketoga pesagi to sama giketo pesagino, nitie pesa ma jo KCB ng'ado gi, kata kamano mar ariyo ok en anyalo wacho ni ok en pesa kende ma jogi kanoni, jogi bende gitimo ohala mar konyo ji gi pesa kasto ng'ato kaduoko to duoko gi gimoro ewiye. Koro nitie chike majogi tiyo godo ma nyalo konyi mondo mi ing'e ni en pesadi midwa ni gikonyi godo to pesani nitie kaka onego chude to koro onego ing'e ni to pesani ichule nade. KCB ni osekonyo ji mang'eny nikech samoro inyalo yudo sida moro to ionge pesa koro chuni ni mondo idhi e jo KCB ni to ka ginyalo konyi to bende ginyalo konyi eyo mopogore opogore. To mondo mi ikep kodgi kata gimiyi pesagi onego bedni isebedo kikano pesa kodgi eka iyud pesani no

Ma gi nyithindo ma mek skul to nyithindo gi puonjre tiyo gi kompyuta. Kompytua anya wacho ni ok en gi ma tek ng'eyo to mondo mi ing'e kompyta ni mokuongo kaka japuonj onego idhi skul mondo opuonji kaka onego bed ni itiyo gi kompyta. Mar ariyo, onego ing'e kaka nyathi ipuonjo mondo oti gi kompyuta nikech puonjo nyathi kompyuta ok en gi ma yot. Mae en gi ma dwaro ng'at ma nyalo nuoyo ne ng'ato gi moro saa ka saa nyaka chieng' ma nyathi biro ng'eyo kaka onego oti gi kompyuta no nikech ki ingiyo ng'ama duong gi ngama ma tin, ng'ama duong ng'eyo ne gi moro yot moloyo nyathi ma tin. Koro tijni en tich ma ber to onego ing'e gi ma duong en ni onego inge kaka itime to akkak itiyo tijni mondo ipuonj nyithindo gi .To mano en gi moro ma ber ainya nikech e piny ma wadhiye sani ni ji mangeny onego ng'e tiyo gi kompyuta ni.

Mae en mswahili to bende chal ni otimo ohala. To ohala ni onyalo bedo ni otime e chiro. Chiro en ku jo mang'eny nitie. To ji tero ga gik gi ma gi waro kata ma gi loso kaka ng'at ni ma waneno ka obet piny kae. To ng'at ni bende ok en mana gi gi moro achiel. Oloso gik moko mang'eny to bende ok en mana gin ma beco becho ma go gik ma dwaro ng'iewo ka oromo godo ka en e chiro. Ohala ni en ohala ma ber nikech magi gik ma ji tiyo godo e ute gi to kata kamano magi gik ma ok nya kethre e yo ma yot nikech gin gik ma chal ni olos gi e yo ma ber e yo ma ok nyal kethre ma yot. Kata kamano nitie nyathi ma chal ni obiro nyiepio to oting'o gi moro e lwete, mbao to chal ni openjo ngatni gi en pesa adi mama oora ,ka en nengo ma ber okawo.

Mae nyalo bedo ni en skul. To onyalo bedo ni enskul mar joma dongo. Joma dongo mano wacho ni magi joma okalo higni apar gi aboro. To ok gin nyithindo matindo madhi skul. Nikech nyithindo matindo, gin nyithindo ma pok ochopo higni apar gi aboro. Koro skulni, nitie gik ma opogore opogore ma ji dhi somo e skulni ok en gimoro achiel. To skul en, skul machal kaka mae en kuma idhi somo gima in idwaga somo, kata gima iwinjo ni iber godo. To mondo imi isom e skul machal kamae, nitie pesa ma onego igol. To bende nitiere gik moko ma long'o ma chieng' ma idhi e skul kae, inyisi kaka onego bed ni itimo, to bende inyisi kaka chudo be itimo. Koro kisea e skulni to isomo gima nidwa timo. Inyalo dhi oko kucho mondo itim kata ichak ohala ma ne isomo e skul kata bende inyalo ndiki e tich, kitieko skul ni.

Mae en duka maduong' to e dukani iuso gikmopogre opogre mang'eny ma okwanya yudo e dukni matindotindogi. Dukani oken mana duka achiel to nitie duka moko bende mopogre opogre machal gi dukani to bende okgin mana kamoro achiel, ging'eny kindewa moko yudore Nairobi, Mombasa, Kisumu, Eldoret, Nyamira. Dukani wanitie gi jotich to jotijegi gin gi tich mopogre opogre oknio gitiyo tich achiel gite. Koro nitie jokma pango gikmoko e yo makare, wan gi joma yweyo gigi be to wan gi jomochung'ne ne gikmoko mang'eny mopogre opogre, to ng'atma aneno e pichani en chalni opango gikmoko nikech en gi boks mbelene kanyo to chalni ogolo gikmoko e boksni kopango kanyo e yo maber to bende opangogi e yo maler ma ng'ato nyalo yudo gimadwaro mapiyo.

Miyo mochung' e mbele garini en miyo manitiere osuptal to bende en miyo mapek. E osuptal ma entiere ni iluongo ni Komarock modern healthcare to e osuptalni en osuptal ma itimo gikmopogre opogre kaka wang'eyo oken thieth kende ma ji dhi ga manyo osuptal, nitie joma dhi nyuol e osuptal kae to kiwach adier thieth e gimaduong' materoga ji mang'eny e osuptal ma ka ng'ato oktuo to be okdityud ka ng'ato dhi osuptal. Koro miyoni opek to chalni ndalone osechopo to odani odhi onyuol to kata kamano entie osuptal to e osuptalni wan gi lakteche manyalo konye to lakteche gi bende gin ema githiedho jotuo mabiro e osuptalni to bende chalni en osuptal maber koro kiwinjo ka okiwinj maber, ber mondo imi ichop osuptalni.

Mae en miyo. To miyo ni obet e kom, ma joma ok nyal wuotho bet e ga. To kom ni nyalo konyi e yore, ok mang'eny but yo maduong', ma komni konyo ga go ng'ato en ni onya konyi mondo ichop kuma ne idwa chopo ka ok inyal wuotho. Miyo ni tiyo gi laptop to chal ni en e tich. To kata kamano, wanyalo wacho ni miyo ni en miyo ma ong'eyo gima odwaro. Nikech kata ka ok onyal wuotho, pod onyalo tiyo tijene maber e yo malong'o, ka onge gimoro amora machande. Samoro be onyalo bedo ni entie e laptop no to owuoyo gi ng'at moro. Nikech laptop en gima itiyo godo timo gik mang'eny. E laptop ni bende wanyalo tugo tuke mopogore opogore. E laptop achiel achiel ni wanyalo tiyo godo somo be. Koro wanyalo wancho ni miyo ni nyalo bet ni somo, otiyo kata otugo kuma en .

Magi gin nyithindo ma obet etie yien. To etie yien ni nyithindogi temo somo. Chalni gintie kuma ok ginyal dhi e sikul mondo gisom to bende nyalo bedo ni ok ginyal dhi sikul mondo gisom. ok ginyal dhi sikul modo gisom nikech kata sikulno bende nyalo bedo. ni en maonge. Samoro wanyalo wacho ni en mabor, to samoro be wanyalo wacho ni gima omiyo nyithindogi ok nyal dhi sikul en gima omiyo nitie lueny manyalo bedo ni dhi nyime koro ok ginyal dhi sikul mondo giyud somo eyo makare. Nyithindogi nigi buge to bende giting'o kalam. Kata kamano nitie kuma ging'iy to gindiko. Gibet piny moko obet e kitet o bende anyalo wacho ni nitie japuonj mapuonjogi nikech ok nyal bet ni nyithindogi ema ondiko gik magisomo ka gindiko ebuge gigi. Koro nitiere japuonj to japuonjno nyalo bedoni en ema okawo pichani ka nyithindogi somo. To somo en gima ber to nyithindo gi kasomo to nitie gik mang'eny magibiro ng'eyo e somo magis omoni sani.

Tich mar japuonj kata tich mar puonjo, nigi nengo mang'eny e alworawa. Nengo mokwongo, en ni ma tich machulo e yo maber. To bende chudo ne en chudo ma ng'ato nyalo wacho ni pesa no komiye, onyalo timo godo gimoro malong'o, mane onego bed ni otimo. Mar ariyo, puonjo kata awach ni bedo japuonj en gima ber, nikech ibet gi nyithindogi, ting'eyo ni nyathi ka nyathi nyalo dwaro ang'o, to nyathi ka nyathi onego ket nade, to nyathi ka nyathi, nitiere gik ma onego bed ni ong'eyo ma pod okia. To koro ka ipuonje, igolo fuo ne nyathini to bende ikonyo nyathini mondo obed ng'ama riek, to bet ng'ama riek be nyalo konyi, ka isebet ng'ama duong' mondo mondo be inyal paro gik moko e yo makare. To kata kamano, jopuonje ng'eny e Kenya kae mopogore opogore. To bende mae tich ma ji mang'eny osomo, nikech nyithindo dhi skul pile, to bende nyithindo inyuolo ma dhi skul.